Ka anono tijni to aneno ka ji mang'eny luoko e ahora kendo giluoko lepe gi. Mae ok en ranyisi maber. Kendo mae chido pi ma ng'enyne inyalo yudo nitiyogodo e udi. Kendo timni nyalo miyo pi lil ma kel tuoche kaka mag nyaldiema kata tuoche mamoko. Omiyo onego ji oluok oko mabor gi kuma pi nitie nikech ma ok nyis ranyisi maber kendo nyalo kelo tho mar dhano.

Gini thoro yudore e aluora wa. Kendo oyudore e kuonde thieth magwa madongo. Gini ithiedho godo jogo man gi tuo mag lak, kata jogo ma leke gi otur, kata osonyore kata, oyudo ajali mar apaya to gihinyo dhog gi kata leke gi otur. Tijni itiyo gi lakteche ma osomo leke dhano kendo ging'eyo kaka lak onego bedi. Kendo kaka inyalo thiedh lak malit, kata inyalo muke ma ket lak machielo. Thiedh ni imenye gi masin.

Ka aneno gini, to gima biro e paro e pacha en ni picha momiwa ni nyiso ni mae en kor gweng'. Kendo en gweng' ma odongore maber nikech ka wang'iyo to waneno yiende mag sitima ka achiel koda tonde. Ma nyiso ni gin gi sitima e kor gweng' gi. Kendo waneno dukni kata kuonde ma iuse e bath ndara. Kendo mae medo nyiso wa ni ohala dhi maber kata otimore maber e kor gweng'. Kendo gin gi apaya ma olos maber ma gari nyalo ringe ma onge.

Ka anono tijni to aneno jopuonjre kae gachiel gi japuonj margi. Kendo gintiere e kar nindo mar jotuo. Kendo girwako lewni ma rochere manyiso ni gin joma chiwo thieth. Kuma gichung'e ni gichung' ka giluoro kitanda mar jatuo kendo ging'iyo kaka jatuo chalo. Kata ka jatuo bende osebedo gi lokruok. Puonjo magiyudo e kar nindo mar jotuo ni itime ne jopuonjre bang' ka osepuonj gi e kuonde gi mar somo kendo koro.

Mae en kar nindo mar nyithindo e kar thieth mar osuptal. Kendo oneno ka welo mawa e pinje ma oko ma ochung' ne thieth kendo gichiwo yedhe kata omenda makonyo wach mar thieth. Gi lakteche kachiel gi lakteche bende nitiere e kar nindo ni. Welo mo a e pinje ma oko wuoyo gi jo nyuol mag nyithindo kendo ging'iyo chal mag nyithindo kaka gin. Kendo ging'iyo aluora mar kuma nyithindo ninde ka be en kama ber gi nindo mar nyithindo.

Gima biro e pacha ka anono tijni en wach mar thieth. Kendo aneno ka oket yedhe moko e otar matindo. Kendo it yien moko bende aneno ka okete e pany kendo iyoko gi ma gibed mayom mowinjore kaka onego obed ni itiyo kod gi. Mae miyo wa paro ni onego warit bunge ma e lauora wa nikech gin ema gimiyo wa chiemo kendo yiende ma otie eyi bunge kanyo itiyo godo kaka kaka yedhe ma ji muonyo kata ji nyalo madho mondo giyud.

Gini thoro yudore e aluora marwa kuonde ma iore barupe to dhi kuonde ma opogore opogore. Itiyo kode niya, ka idhi kuma iore barupe, to ibiro ng'iewe kaluwore gi ma onyisi ni ing'iew. Ibiro muone e baruwa mari kata osigo mari no. Kaeto ibiro weyo gi namba mar jalno ma baruwa dhi ire kata madhi kaw baruwa. Bang' ka isemuone to ibiro nisi kuma ikete kata sanduku ma ikete kaluwore gi kuma itere kachiel koda moko mabende ji nose oro.

Ka aneno gini to onyisa kaka maundu timore e piny wa mar Kenya. Kendo kaka obila yudo kata ndiko duoko e dwe ka dwe kaluwore gi maundu matimore bang' sa ka sa kata odiochieng' ka odiochieng' kata maundu marom nade motimore odiochieng' ka odiochieng' kata juma ka juma kata higa ka higa. Mae konyo konyo jolony mondo ong'i kaka ginyalo thiro godo timbe mag maundu kata fwenyo ka maundu dhi mbele kata odok.

Ka ang'iyo pichani to aneno jo chiw thieth ariyo ma mine. Kendo giting'o kata giketo gima ipimo godo kor jatuo mondo giwinj kaka adundo mar jatuo gwecho ka giketo e ng'ut gi. To kendo aneno kagiketo duoko kata gindiko nonro kata nying mar jatuo e ong'we yamo ma gin godo. Mae en tich mayot nikech sama giketo duoko mar jatuo kata nying jatuo e ong'we yamo ma gin godo bedo mayot yudo kendo kaw seche matin mondo gindik.

Ka arango pichani to aneno jo chiw thieth kendo girwako lepe gi mag tich ma rachar. Kaeto ging'aw gik magitiyo godo e ng'ut gi ka jok moko oting'o oboke manyiso ni negiwinjore gi jo dito ma ochung' ne weche thieth. To nyaka sani pok giyudo kony moro amora kendo jo tuo koro nitie kuma tek nikech ok giyud thieth nikech lakteche odhi e ng'anyo. Mae miyo ji wito ngima gi mang'eny kata ng'eny ji thoro dhi e osuptende mag ji giwegi nikech dakteche

Mae ka aneno pichani to aneno ka en somo mar tiyo kod mbui kachiel kod simo mar ong'we yamo. Kendo aneno ka ja somo oketne gimoro e ite mowuok e bath simo. Kendo jasomo nigi thuolo mar neno picha e simo kendo winjo duol mawuok e simo kanyo. Mae konyo japuonjre ng'eyo gima timore e yo mayot kata gima picha gi duol nyiso ma ok miye pek e paro mang'eny. Somo ni ober kendo okonyo nyithindo mang'eny e yore mang'eny. Omiyo jopuonj bende.

Ka aneno tijni to en tich ma otim maber. Kendo oywayo wang'. Tijni nyalo miyo kata miyo kuma opidhe yiende ma olos maber kama bedo achiel mar kuonde maywayo wang' kata jogo mo a epinje ma oko nyalo biro neno yiende kaka odus maber. Kendo orit kuma opidh gie. Mae nyalo kelo ohala ne in iwegi japur kata ne sirkal ma malo kuom welo ma obiro neno yiende go ero kaka opidh. Kuma yiende gi nitie ji nyalo tiyogodo.

Chiemo ni anyalo chame eyo ma opogore. Mokwongo, abiro luoko olemo ni maler gi pi mang'eny. Bang'e abiro ng'ade matindo tindo e san kaeto achame. Yo machielo anyalo ng'ade matindo tindo kaeto aloso godo gige math ka asekete e masin ma oregore matindo maber ma ng'ato nyalo ole e glass kata timo maber nikech itiyo kode kaka achiel kuom olembe mamedo ji teko kata medo ji remo.

Ka arango pichani to anyalo fwenyo kata wacho gima timore kae ni mar kae en kuma opidhe lee. Kendo aneno lee mager kaka simba ma onindo piny kanyo. Tijni kata rito lee mag bungu en tich maber kendo oywayo oganda mang'eny ma hayo e pinje ma oko biro e piny kenya mondo gine le mag bungu madongo dongo manyalo bedo ni onge e gwenge gi kata e pinje gi. Seche ma gibiro e piny Kenya to gikelo lokruok maduong' kendo gichulo omenda mang'eny sama itero gi kuonde ma lee.

Ka arango pichani to aneno nyathi gweno mantiere koda rem miwuoro kata rem malich ahinya. Aneno ka tuo mar aput omako gweno kendo dwaro mana ni ohim wang'e. Tuo ni itemo pile mondo inyiso jopith mar gweno ni nitiere yedhe ma imiyo gweno sama pod otin ka odongo bende mondo kik gigam tuo ma owuok kuonde mamoko. Ma en pith madwaro ni japith ong'e kata obed ka ong'eyo tuoche machalo kaka ma machando gweno kendo miyo gweno bedo gi rem ahinya. Gweno ma tuo ni omako.

Ka arango pichani to aneno laktar morwako law ma rachar kendo ong'iyo dend nyathi matin ma min mare oting'o kaka chalo. Obro kawo okaw masin oketo e ite kaeto oketo e kor nyathi matin mondo owinj kaka adundo mar nyathi matin gwecho. Bang' ka osetimo ma to obiro penjo janyuol penjo moko kaka mar nyathini nochako tuore karang'o?. To yedhe mage ma ose miye?. To be entie gi chandruok moro amora mopogore gi tuo ma okele e osuptal? Ma en thieth ma ichiwo gi jogo ma osomo thieth e mbalariany kata.

Ka anono tijni to aneno ka nitiere mine ariyo ka achiel gi nyathi matin ma nyako matugo opira. Gima gitimo ni kata tugo ni en tugo mamiyo janyuol koda nyathi bedo gi hera kata bedo gi thuolo matiende ni onyalo nyiso janyuol mare gimoro amora matime kata wach matek mane okadhe ka janyuol onge. Omiyo ijiwo jonyuol mondo obed gi sa kata kinde mar tugo gi nyithind gi mondo omi nyithind gi obed thuolo kodgi ma ginyalo yudo go thuolo mar goyo mbaka puonjruok.

Gima biro e pacha ka anono tijni to aneno oganda mar jo Maasai kachiel kod welo mo a e pinje ma oko . Kendo gibiro neno timbe kata kido mag oganda ka oganda. Kendo ka gikaw pichni kaka oganda wer kendo miel seche magimoro oganda kata gipuonjore. Oganda mar jo Maasai gin jogo ma thoro dak e pinje ma otuo kata pi bende onge. To mae ok mon welo ma o a e pinje ma oko biro neno timbe koda timbe koda chike mag.

Ka aneno pichani to aneno jodito mag thieth, lakteche machiwo thieth e kar thieth ma kae. Kendo aneno obila bende ochung'. Kendo inono chal mar thieth ma ichiwo ne jogo matuo mantiere e kar nindo mar kar thieth. Ing'iyo kit masinde ma lakteche tiyogodo e konyo loko ngima jotuo. Kata ging'iyo kaka kar thieth no ende olosi ka be en gi yedhe ma oromo manyalo konyo jotuo. Jotuo bende iwuoyo go kipuoyo gi mondo gibed kod geno nimar duto biro bedo maber ka gintiere e lwet laktar.

Ka aneno pichani to ogolo picha mar oganda mar jo Maasai ma piny gi otuo kendo gi onge pi ma ginyalo konyore godo. To kata koth bende osedeko ka pok ochwe. Mae miyo ngima gi bedo matek nikech onge kaka ginyalo yudo chiemo kata pi magimodho. Kendo kata jamni mag gi bende wathoro kata pi magicham bende onge. To kony magiyudo

Ka aneno gini paro mabiro na en ni kuonde ma pi kadhe kata oula kadhe e bath ndara odinore gi taka ma wuok e mieche wa, kata kuonde wa mag tich, kata e sikunde wa, kata e chirni wa. Mae miyo ka koth ochwe mang'eny to ndara pong'o mana pi nikech kuma pi luw godo malong'o onge nikech giting'o takataka kata chilo. Gik moko ma oti godo e udi to owito. Kendo aneno ka igolo gi e bath ndara kuonde mane okuny mondo pi olu. Mae ipuonjo ji ni ber wito taka kuma owinjore mondo ka koth ochwe.

Weche man gi nengo kae en ni waneno jalno mochung' ne loso bath apaya mondo obed maler. Kendo otiyo gi opaw mare ka ogolo godo taka mopong' kuonde ma pi onego bed ni kadhe. Kendo otimo chuodho nyaka e lepe. Itemo nyis ji ni oket aluora obed maler ka giwito taka kuonde ma owinjore. Kendo gineno ni bath ndara kata bath udi bende olos maler. Ma ok nyal miyo tuo moro omonje kaluwore tuo mar corona ka luwore gi lil mantiere.